Ici nĩ ciana igĩrĩ, kamwe nĩ kahĩĩ na nĩ kenjetwo njuĩrĩ, karĩa kangĩ nĩ kairĩtu nako nĩ karamĩtwo kana gagakĩndwo njuĩrĩ, me handũ mũgũnda-inĩ, marũgamĩte mataganĩtie magũrũ, makĩhũrwo mbica kana magĩthaka kana makĩ

Wongerereku wa wonjoria wa bũrũri kumana na agendi arĩa mokaga gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũire na ũthii wa nambere, ũkũria wa matũũra, ũgitĩri wa nyamu cia gĩthaka, hamwe na marĩa matũrigicĩirie.

Anake erĩ, na airĩtu erĩ kuuma rũrĩrĩ rwa ũkabi kana maathai. Bata wao ũmwe, nĩ atĩ nĩ mateithagĩrĩria harĩ kũhũnia bũrũrĩ, amu nĩo meendagĩrĩa endia a nyama, mahiũ magũthĩnja.

Ũyũ nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri ũrĩa wĩtagwo Kimchumba Murkomen, na thutha wake hena mũborithi, bata wao mũnene nĩ kũgitĩra bũrũri kumana na thũ cia na nja ohamwe na kũiga thayũ gũkũ bũrũriinĩ.

Rĩrĩ nĩ iria, na njĩra ĩmwe ya kũrĩmenyerera nĩ kũrĩcemũukia, kũrĩkĩra cubainĩ kana gĩkombe-inĩ gĩtheru gĩgacoka gĩgakunĩkwo na gĩkaigwo handũ hatarĩ na ũrugarĩ mũingĩ mũno.

Bata ũmwe wa gũtara mbia, nĩ kwenda kũmenya kana mbia iria mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo nacio nĩcio e nacio, nĩgetha ahote gũcibangĩra na gũcigayania kũringana na mabata na mahũthĩro make.